Ore taa tenapisha, enkolong enkiguran ena. Etii iltung'anak kumok oleng',lo oetuo ake ninche aing'or enkiguran vile aendelea, netii si loota inkilani empira, neeku ore kulo na ninche duo logira ai shindana ,naa kajo nanu keeritai empira onkejek amu ketii iltung'anak ogira aitashoo, na kajo ketii, enkiwanja etii, netii enchoto enkiwanja, egira aitashe aing'or empira. Netii kulo kulikae, ogira aitashe tenewueji ormalimui lenye, kajo kenoshi kiguran naji volleyball, tenkutuk olashumpa ninye egirai aya aar tene.

Ore taa tiatua aaji, eetae imasaa naasishoreki aisujishore enaa ibeshenini, irbaketi, ore irbaketi iidim aisujie nkaji, arashu inkaraeni iidim aitukoyie inkilani ore sii tenkalo oo ntokitin eetae isiketa nasikieki imotiok, onkarash naitukieki intookitin, onaajutieki peyie etumoki atoito, neetae sii imashinini naisujieki inkilani. Naa ore taa emashini naitukieki inkilani naa kaisidai oleng amuu meitoki oltung'ani anauru naa ore tolelo looya inkoriong'i nemeitoki inkoriong'i aapuo aisumbua, naa ore sii telolo oota emueyian aake yeyote nemeidim ataas esai sapuk, naa kelo ina mashini aisaidia.

ore taa tena pisha, adolita inkutitik toyie ee sukuul. amuu keeta inkilani ee sukuul, neku keitodolu ajo inkera ee sukuul naibung'ita enkikombe. kajo keeta enkiguran nashomo kuna kera apuo aiguran. nepuo aishinda ena kikombe neaku naa eshomoita aisulu. neaku ina pee eishooki ena kikombe. netishipate kuna toyie oleng' egira aitodolu enchipai enye egira aibung' ena kikombe enye.

ore tene egirai aitodolu ee mama natii ewueji natii irkeek. ore taa ene naa iloshi keek omiri amiraki iltung'anak nepuo aun too nkang'itie enye. naa isidai naaji teneyiolou iltung'anak ajo, ore eunoto oo irkeek na keisidai oleng' amu meitoki osiwuo anap enterit te neaku sapuk osiwuo naa ore sii tenaa keisapuk enchan nemenap enterit amu keaku ore lelo keek naa keimulumul ina terit. naa ore sii keisidai teneyiolou oltung'ani ena siai amu keidim oltung'ani anoto iropiyiani kumok oleng' eimu ena siai ilo ake amir kulo keek linonok naa kenyang'u iltung'anak oleng' kwanza tenkata enchan. amu meitoki oshi irkeek ayieu inakata enkare neaku kenyang'u iltung'ak nepuo aun too nkang'itie enye naa indim sii iyie ira duo olamirani loo kulo keek nilo sii iyie olo aun te nkang' ino.

Ore taa tena pisha itodolu ajo olameyu oleng ena kop amu keyieu irkieek netoyu meeta mbenek , na ore sii enkop etoyio oleng metii nkujit . Naa kajo kemukunta ena nashomoito kuna tasati are apuo aunie impuka enye ,nitobira oleng amu etuturo nkuti gumot neun impuka enye naa kisidai amu keaku ina kiti wueji ake ejing enkare tenepuo abukoki ,nadolta sii ajo kepoito aitumia enkare sidai amu to tele kiti pira egira apuo apik naa ore ilo pira kepik enkare mpuka aitobiraki. Netii sii enkae mama nagira ninye aitayu eotok impuka enyenak egira aitayu pelo ayier. Niaku kisidai naji oleng teniasi ena siai amu kepuo iltunganak atum endaa , neme sii lasima pintoki alo ainyiangu naa idim sii ashomoatimiraki lemeeta nitum iyie openy iropiyiani.

ore taa tenapisha etii orbarnoti oitashito tenkalo engarii omirrta irmalengen loshi kutitik lonkera oji butter nut naa eisidai taa ena siai amu ore irbarnot tenepuo apuo aun intokitin enye nepuo amirr naa kisidai alang tenelo oltung'ani apurrisho nelo ntokiting nae natediakaki neeku ore ele barnoti kadolita ajo enyokita oleng naa kisidai sii ena siai naasita niaku ifaa naaji nias inji irbarnot pookin.

Ore taa tene adolita iltunganak otudungo orkujita niaku kegira asotu peen naa kisidai oleng ena siai amu ore tenakata tena pisha kitodolu ajo olari enkop . Niaku kisidai tenedungi ele kujita metaa ore kenya tenelotu olameyu ,nemelayu inchoo entoki nanya .Neku kepuoi ake aen ele kujita nepuoi airagie , ore kenya enkata olameyu nishori inchoo . Naa isidai taa ena oleng amu migili taa apuo ainyiangu ata ninye teniata osapuk oleng naa kikutik inkishu niata , indim ashomo atimiraki irkulie tunganak. Naa ore sii ena siai amu adolta ajo iltunganak kutitik oosita, isidai amu kelo aisho elelero esiai.

Ore taa tenapisha adolta nanu eunitoi irkiek ero enakop na enkop toronoknatoyio nemeetae enchan nemetaa si rkiek le tipat oleng kuna kutitik kiek shi oleng nabulu neaku egira taa kulo tunganak aitobir enkop enye na aisidai inasiai, adolta ampaka dinche ntasati moruak akeyie, nadolta rkijananinetii lasho pala na kajo sii nai tenepoi aingor nepoi atum entoki sidai mayau enchan tonkwapi naata lameiti.

Ore taa entoki nadolita tene, adolita orbarnoti oota orkiti bakuli otii nkutitik ng'uesi kuna ake enkop naa nkalaok, irmaat nena kuti ng'uesi ake yie pookin kutitik. Neeta ena kiti mashini oshi naji te nkutuk oolashumba magnifying lens naa indim ashomo atodua nkuti kukuuni tuninik oleng' nemiindim duo atodua too nkonyek inonok ake neja, neeku egira naa aing'orie ina mashini. Ore sii nai toltung'ani oata enyamali o nkonyek lemedolisho aitobiraki, naa kiidim sii naji ashomo aitumia ena mashini aing'orie nena kukuuni amu kitasapuk, nitinyiku nidol esidai.

Ore taa tene adolita ena gari naigero funeral services . Naa ore tenadol ena gari ore entoki nalotu indamunot ainei naa keeya. Ore oshikuna garin ninche oshi nanap irmenenga ayau tene wueji oshi niragieyieki irmenenga naji mortuary ayau aya enenukarieki oltunganai. Ore taa eniko oltungani peyiolou ataasa ena siai ,kenare niyiolou tenimbung oltungani otua naa enare sii niyiolou ajo ore pibaya ine wueji naji netii lelo tunganak oishirita naa ifaa, enare sii niyiolou ailejileja lelo tunganak ,nilo aisho orkilikwai lorngur.

Ore taa tena kop itodolu ajo enkop olameyu , etoyieo enkop pi meetae inkujit, netoito sii irkieek , nemeetae entim sapuk. Nadolita empeut naitookieki inkishu, netii sii irpirai oiragita tene wueji aa ele loji orminchil loo litai tomon wele loo litai imiet , keji orpira oiragita tene wueji , niaku ore kulo naa iloshi loponu iltunganak aokunyie enkare. Netii sii ormuseregi oyau enkare apik ena peut , peponu inkishu aaok arashu intare. Naa isidai naaji ena siai amu mitoki naa nchoo alayu ewueji neokie enkare, nimitoki aikormoja tewueji nebo amu kitosha ena peut , kedungdungokini ake , nepuo aok enkare nepuo aok enkare neraposho.

Ore taa tene etiiki ong'ata eyaritai orgali, adolita ajo kekumok iltung'anak oleng' oanyita ena daa, eti nkera naatonita kutitik, netii sii iltung'anak botorok. Adamu oshi enkolong' nataasa ena siai piikipuo kiyata ilomon tenkai ang', nekipuo ayiaraki iltung'anak kumok oleng' nekijo pii kiyer orgali amu ninye idim iltung'anak kumok ainosa naake kebaiki sii iltung'anak kumok teneworiwori enaa enkiti.

Ore taa tenanu , ore enkiti aji enikoni pisuji peaku sidai naa indim ashomo aingoru enkarasha nijutie nidumu orbaket nipik enkare. Nilo ajut inaaji ino enkop nesidanu . Ningoru enkae kitambaa nijut si ildirishani tenaa iyata ildirishani oota kioo , nilo ajut petumoki ataa sidan . Ore sii nilo aituku intokitin amu ore ewueji netii intopkitin chafui naa kenyor ilojongak ahom airuya nena tokitin , neeku intuku sii intokitin pemitoki ilojingak atii naa kesidanu inakata enkaji.

Ore taa entoki nadolta tene naa eunore orkeek, eetai oshi kulo tururi sapukin oopuo iltung'anak aitobir ooji organizations, neeku etudumutua irkeek neya ilturkana aapuo aun. Etii ene wueji intomonok, netii irkijanani o ntoyie naa kesidai sii ena siai teneasi amu ore enkop naijo tenakata enkop olturkana amu etoyo oleng' netii lameitin, sidai tenepuoi apik irkeek amu epuo iltung'anak aitumia irkeek enaa ioipi, nepou sii adung' naji nepuo amir amu kitobirunyeki irkeek imbaoi kuna nashetishoreki naa kepuo sii ore enchan mitoki enchan aaku meetai tenkop natii irkeek.

Ore taa tene intokitin nadolta naa goals of pre natal care .Ore ene dukuya naa healthy prepared mother, minimal discomforts. Ore eniare potential problems or complications, identified as early as possible . Ore ene uni safe delivery of a healthy infant . Ore eniongwan naa prepared father or partner .Ore ene miet naa prepare siblings and grand parents. Ore taa tene kegirae ajoki oltungani, enare oshi tenelo oltungani onuta clinic, peyie epuoi adol tenaa keeta ina tasat biotisho sidai, nelo sininye nepuoi ayiolou tenaa keeta ing'olikinot naata , peyie esiokini naa ayiolou eton itu ebaya enkata naisho oltungani .Nepuoi sii ahakikisha ajo ore enkerai napuoi aiu na ke keisidai ,keeta biotisho sidai, nepuoi si nelo sininye orpayiani ayiolou ajo keeta entomononi , nepuo sininye noo kokoo oloo kakuyiaa onena kulie naata ina tomononi teneeta inkulie , nepuo sininche ayiolou ajo keetae ae kerai natumitoi . Naa kisidai taa naji ina amu kepuo naanye ore ninye anaa ena tasat natoiwuo orkijanai naa kelo ayiolou nelo duoo ayiolou eniko tenelo aret entomononi teneisho amu mitoki oshi intomonok aidim ataasaki ate esiai.

Ore enkoitoi sidai naiboorieki ngwesin tiatua ang eetae oshi likae shani loji kerol naa kidimi naji ashom atubukoki orpaashe amu kibooyo ilaisuriaak neeku mitoki ilasuriaak aponu. Neetae sii indim ayau empaka , nipik enkaji ino peenya in`dero , amuore in`dero naa keyau ilaisuriaak . Enare sii nilo oltungani aitukuj orkujita lotii enkalo nkajijik pelo aibooyo enkojongani , naa ore siiilo kujita kelo aisudoo ngwesin sapukin anaa ilaisuriaak niaku kenare sii naji nedungi ilo likae. Ore sinye tenilo ayau ildieni naa kisidai amu ore intokitin naijo irngojiniaa teniata intare ashu inkishu mitoki naji ajingu ang amu kepuo lelo dien abuaaki nepuo naa nelo oltungani ayiolou ajo ketii entoki natii , nidim aipangu . Ore sininche ingwesin nena entim anaa irngojiniaa , anaa ilowuarak , mitieu siniche atogiru lelo dien enoshi kata ebuakita . Neeku isidai naji oleng teneaku keetae nena tokitin pookin natolimwo tene.

Ore taa enkop natii nanu kisapuk ena siai osipitalini amu adolta sipitali tene , etii mashini noshi pookin e sipitali , netii iruati kuna naipimieki iltamoyia . Naa isidai taa ena siai oleng amu ore taa tenemwoyu oltungani , ninyototo ake nilo sipitali, nikimpimi , nikilikini naa ajo kaji nikiya , nikibaki. Naa keetae taa sipitalini kumok tenaalo natii nanu amu eetae kuna esirkali neetae kuna oloopeny nataboloki. Neetae sii iltunganak oponu abak iltunganak moruak tiang anaa inkokooni ,orkakuyiaani kuna nemekure indim ashomi sipitali naa isidai taa ena siai oleng. Amu ore apa naa kedungi enkop epuoi apuo aingoru sipitali etii ninye oponu airagaa nkulie angitie amu kelakwaniki isipitalini oleng kake ore oshi taata mekure eeta ake ninye ewueji nemetii sipitali.

Ore taa tene, adolita orpayian, ogira adung'dung irmatunda oji pawpaw, negira aitau lanterera. Egira adung'dung'oki ebeshen. Kesidai taa enasiai tenenyai irmatunda amu, ore oshi irmatunda, na kibooyo moyiaritin, keji tekingeresa, tenakutuk olashumpa, keji protective foods. Neeku tenenya oltung'ani irmatunda, mintoki aton amayumoyu, na ore si irmatunda toltamoyia, kesidan oleng' amu keshuku, ingufu oltung'ani. Na ore si ele matundai oji pawpaw, kesidai oleng' tonkera amu, mitoki nkera atalaikinoto ashomi choo.

Ore taa esiai ai ekila enkolong naa kainyiototo oshi saa tomon aare entedekenya nalo aituku nkaik nalo alep inkishu. Ore paidip naitoki sii aituku nkaik aitukuoo ilo chafu loo nkishu ,nalotu aji nainok enkima nayier shai, naisho enkerai ,naitap meshomo sukuul .Ore peyie idip enkerai aipanga ,nalotu aji nayier nena ale natelepuo, naituku ntokitin , naor enkaji ,naata sii enkaji sapuk nalo sininye nalo sininye ajut ina nkae , nai , ore peyie aidip , naipangie nkilani aisuj onkamuka naidip, nalo aitoki ayier endaa edama , eji tenkutuk olashumba lunch nikinya , ore pee kindip ,naituku intokitin .Naitoki aton , ore pebaya sa tomon ,nayier shai eteipa .Ore pebaya saa tomon aare , naigil alo alepisho , nalotu ayierisho , nikintuku ntokitin , nikinya endaa nikisuj intokitin ,nikipuo airura saa uni arashu akeyie mpaka saa ongwan teine.

Ore taa ena naa enterit natipikaki orkunia, naa ore piipik enterit orkunia, nirerem abori ten`de niaku indim naake atuuno mpuka inonok tene aa sukuma , aa spinach indimake atuuno , neeku ibukoki ake enkare . Kisidai teniun impuka inonok tene wueji amu metiu anaa enoshi kata etii enkop , mitoki irmaat anya ashu kuna ake kulie ngwesin kutitik enkop . Naa ore sii impuka ene indimahomo atubukoki enkare teleleki oleng. Naa ore sii tiay toki ata tookuna gumot natii ele kunia indim inonok, niakukeya impuka kumok ele kunia naa ore sii toltungani lemeeta olchamba anaa kulo lomanya plooti indim ake aitumia ena oitoi atuuno mpuka inonok amu meya ewuejio sapuk enkiti wueji ake ,ilo ake aouk enterit nilotu aun imupka inonok.

ore ingolikinot naidim oltung'ani aimai tesiai indim naaji atabolo olduka ningerr oltung'ani tenimitumoki iyie atimira naa keetae iltung'anak leme aminin laa kidim oltung'ani ataa kemirr ake intokiting neya iropiyiani inonok mikintabaiki duo iropiyiani inonok pookin enaa enatiu ore sii enoshi kata ingero naa kindim ataa ore iltung'anak liboitare tesiai mikinyorr nikindim naaji ashom aisuro nikipuo alimu toltung'anak sapukin ajo keeta entoki nitaasa ata ninye tenikingirae aiteeniki neeku nana golikinot taa naaji idim oltung'ani anoto tewueji esiai.

ore taa naaji nanu entoki naing'oru toltung'ani aing'oru olchore naa kisidai tenitum oltung'ani lemikilej naa oltung'ani sii lemikilo akurr torkulie tung'anak naa kidim sii naaji ilo tung'ani metaa teniliki entoki naa kidim naaji aisudoi metaa ntae ake pokira nayiolo mekintoki alo alimu tewueji netiiki neeku isidai sii naaji ina oleng teneeku ore iltung'anak ore olchore lino naa ekinyorr nee nekiure sii meduo aure tiae toki enoshi duo naure oltung'ani ajo kaidim ataara kake ekincho duo enkanyit nanare.

Ore ena bae naa ene tipat oleng tenkop natii amu ore kulo tunganak loji red cross naa kepuo oshi aret iltunganak oleng. Ore enkata tenenya iltunganak enkima naa kepuonu aret iltunganak neponu ayaki iltunganak intokitin duoo nayieu nitumia kuna anaa motiook okuna tokitin pookin eatua aji keret oshi iltungank oleng. Naa ata oshi toosukuulini tenepejoki iwuejitin nirurare inkera naa kepuo oshi ayaki kulo kondoroni oirurareki onena kulie tokitin naayieu duoo nayieu inkera. Naa ore si oshi ,shida akeyie pookin naimayie matejo emurua naa kepuonu oshi neponu aret iltunganak. Ore sii oshi red cross tenelooshi nenya enkop enkima anaa enoshi kata duoo tenenya ewueji enkima naa enkima sapuk, netii iltunganak onotito irbaa naa kepuonu oshi amu keeta kuna garin enye naanapie iltamoyia neponu neya sipitali. Naa kengas sii oshi angas aisaidia oltungani anaa tenakata enoshi toki naji tenkutuk olashumba first aid, nengasi aitaas oltungani peetumokini awaita sipitali , kitaas sii oshi iltunganak. Naa keponu sii oshi aitengen iltunganak enaiko tenisho naji oltungani ina toki naji first aid enoshi kata enoto orbae etu ee, anaa tenakata tenegira oltungani aitayu osarge sapuk oleng .

Ore taa tene entoki nadolita naa sipitali, eetai mashinini napaashipaasha naa esidai ene wueji amu kajo ine oshi nepuo ntomok aishore naa esidai amu mitoki ntomonok aye tiang' enaa noshi naisho newoo oleng' mpaka neye neeku ore peeku keetai kuna sipitalini naake eyai ake nena tomonok nepuo aisho tine ing'orita irkitarr'rini neeku mitokini naa aata enoshi nyamali sapuk naatai tiang'. Naa ore sii ena lelo karash oshi losarge teneisho oltung'ani tiang' nepuoi aitoki aing'oru entoki naituku, kore te sipitali naa kesidai amu keetai iltung'anak oopuo aas ina siai. Naake sapuk taa ena siai tenkop ang' oleng', kiata sipitalini e sirkali nataana naake eiki intomonok.

Ore taa tene adolita entomononi nashomo sipitali netii oldakitari ogira ang'ura . Egira ainining orgoo tena kitorono orgoo lenye arashu anaa kisidai ,naa kisidai inakata amu kepuoi ainining' te emashini neyiolouni olchani oishori. Ore taa eng'eno nayieu oltungani peeas ena siai , kenare nisume, nishomo aisomea esiai oldakitarini amu inakata naa itumoki ataasa esiai naijo ena. Naa kisidai amu iret emurua ,niret iltung'anak kumok oleng' te lulung'ata.

Ore taa tena pisha etii oltung'ani oinosa enkima, inosa enkima ele tung'ani oleng' netii likai tung'ani ogira aibung' ena aina aing'uraa naa ore taa enkima naa entoki toronok oleng' amu kore peenya oshi oltung'ani naake ing'ua olama. Kegol kenya oleng' imis ilo baye, neeku enare taa naji neyolou iltung'anak eniko pee epaashare pee enya enkima ore ata nkera nekiing'or pee menyikaki enkima.

Ore taa entoki nadolita tene naa enaa ardasi naigero the importance of regular health check ups for preventive care. Naa ore taa tene kimaanisha tenkutuk ormaasae ajo kesidai tenelo oltungani sipitali peyie kipuoi aipim .Etii ninye kulie moyiaritin naijo cancer naa ore naji pesiokini atum naa kebaayu eton, eton aa kiti .Neeku enare pi nelo oltungani sipitali mehomi ainguraa ata memwoi ,nikipuoi ake ainguraa tenaa keeta ake emoyian najo peekijing, netii sii inkulie naa keeta naji entoki nikidimi aitaasa pemikijing.

Ore taa ke sininye tena pisha etii orkitari , enkitari nagira aliki iltunganak eneiko tenesisho kuna mashinini. Sipitali taa etiiki tene naa ore ena siai esipitali etasapuka akeyie aitirishaki tenkop pookin ,amu keetae isipitalini kuna natesheta sirkali neetae sii kuna oloopeny natabolo, niaku isapuk ena siai esipitali oleng' tenkop.

ore taa enyamali naimaa irmualimuni eesishore technology te darasa tonkera naya nkonyek aa enkitumiata oh, okuna tokitin naji computers naa kegira taa irmalimuni aimaa enyamali sapuk oleng amuu ore ina kerai naya inkonyek midim ahomo atodua ina mashini tesidai naa ore naaji enaasi peyie etumoki kuna kera aisumata tesidai naa kepuoi apuo aipim kuna kera nepuoi abak inkonyek nishori imiwanini arashu ishori irkiek.

ore taa tene adolita ildaktarini oishopo inoshi kilani napuoyieki theatre netii entomononi nanuta nanapitae egirae arrumoo tendapash aya theatre pepuoi ayieng ore tooshi intokitin naishoru peyie elo oltung'ani theatre naa tanaa kisapuk enkerai oleng arashu teneeta nyamalitin naata entomononi naa lasima peelo ene neji theatre pepuoi ayieng aitau enkerai ore tooshi nanu, ore nanu tenadol entoki naijo ena wore entoki nalotu indamunot ainei naa kairut oleng amu kaure enasiai eyiang'are.

Ore taa nkoitoii nalo asuj, alo aitau osotua tiatua ormarei, arashu ilchoreta, naa ore tenetii apa oltung'ani lainyala, na kalo aomon ajoki tapalikiaki, na ore si tenetii olikae tung'ani oinyala likae, naa kalo aliki, ajoki itorronok tenemeng'amaro iltung'anak arashu tenetaarate iltung'anak, nalo si airorie pokira, nalo aitaki osotua. Kalo si aliki aitoduaki iltung'anak enkitanyanyukoto sidai, aku maarare iltung'anak tormarei, kanyor pooking'ae, naa ore tinakata tenilo aitodol iltung'anak aiko nejia, naa kepuo sininche anyorru irkulie tung'anak. Enare si niliki, oltung'ani ajo ore oshiake eboita iltung'anak, na lasima ake pelo neerai, na kisaidia si tenitokini airo, nening'unoi.

Oore taa peyie eaku atudung'o esimu naipirta eretoto odamunot, naa oore enaiko peyie aalo alimu aajo kanyamal aapa idamunot teina wiki, naa kalo aake, kaalo aake ang'oru oltung'ani naliki aajo kanyoo aapa agira aimaa naliki sininye enaiko peyie aalo, intokitin naalo aas peyie areet keon.

Ore tena pisha, adolita olbarnoti ogira adala imashinini. Adolita sii imashinini kumok oleng' natii ene wueji, naa eyieu ena siai naa ore peyie iyiolou ataasa naa itang'asa alo sukuul alo aisomea. Kesidai taa ena siai pii amu ore too kijanani lang' miigil ilkijanani aapuo aamera mitoki ake aapuo atoni meeta enaasita kepuo migeri nitum sininje entoki naretie ilmarei lenye. Naa ore sii enkata niata enyamali oo damunut, iidim ashomo ene negirai aadalare kulo sinkoliotin nilo ainining' nikirikino nena tokitin duo nigira adamu teina saa.

Ore taa tena pisha, entoki nadolita, ketii irkijanani oota enkilani naanyaanyuk. Naa kitodolu ajo empira eerita kulo barnot. Naa ore taa entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena picha, kadamu enkata oshi napuo inkera oo sukuulini, arashu irkijanani ake kulo loidipa sukuul, aapuo aishindana aarr empira, naa aisidai ake naaji peyie tenelo obo lang' abatata naa kesidai ake tenikipuo aaret nikidol tenaa keeta ene tigile pee kitum aatayiolo eni kintaas.

Ore taa entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa siasa. Ore oshi siasa neme entoki sidai amu kelo nepoi aagelu olarikoni nelo likae aishinda neme ilo duo eyiouni nelo olarabak aaku sapuk oleng'. Adamu apa nanu enkae kata etae egelare olari loo nkalifuni are o naa pishana nepuo iltunganak kumok oleng' aituraa enishui enye nibukori orsage sapuk oleng' neme embae sidai naaji ina.

Ore taa tene egira iltunganak adala endala oshi naji tunkutuk oo lashumba tagfoe. Ore taa tena dala naa kegeluni ilnturiri waare loo tungunak oo risioro tena isiet otii engae alo nitii isiet enkae alo neyiatari enkeene. Keitashe ake iltunganak teidia mwisho enkeene neitashe kulikae teidia ngae mwisho neyiataroi. Adamu apa enkata nataasa ena siai apa ara kiti atii primari ata sii atii sekondari ataasa endala naijo ena naa kesidai oleng' amu keteishipisho kelo nijojo mateyiatai kulie tunganak nipuopuo aasulari ashuu isulaa intae ninje. Naa ore sii kaisidai amu keetai isawadini naapoi aishooyo tenilo aisulu tena dala.

Ore taa naaji nani ara olopisai le sirkali te kaunti ai ore enaiko peyie alo aitelelek enkigigerore oo siatin esirkali temurua aang', naa kalo alimu malalamishi elelero, alo alimu ajo meeta isiatin, nalo sii aitabaiki sirkali ajo etii esajati sapuk oo Iltunganak nemeeta isiatin neeku peyei einguruni eneikoni pee Eigeri. Alo sii naaji apik olmutandao amu ore entokitin natii olmutandao naa kedol iltunganak kumok oleng', kebaiki iltunganak kumok oleng' nelelek ake netii oltungani obo le sirkali ola adol nelo anyoraa nelo aingoru eneiko pee eret iltunganak.